Ma en nyanya kosepidhe bokale chenro mopogore opogore, bodongo botegno e puodho kanyo, bo ochako lokore marakwar. Ipone kasto kose pone, idhi kuma yamo nyalo kwadhe mondo kik okethre. Kata jok moko kao sindan to chwoyo yath moro kuome mondo rite kuom ndalo mang'eny mondo kik okethre.

Ma en pith mar rombo, to mondo ng'ato opidh rombo mokwo nyako ng'a rombo go dhi nindo kanyo. Ma en gero negi ot, kose geronegi ot torango ni gibo chamo ang'o. Chiemo be omanyo boket kanyo, kosemanyo chiemo, pi be nyaka oket machiegni. Koseketo pi machiegni, to odhi manyo rombo go. Katodhi e chiro tonyiewo tochako pidho, to bende nyaka obed ni othiedho gi ka gibedo matuo. Kata nitie thieth moko ma ithiedho gi bang' dweche ma opogore opogore. Mago be onego thiedh gi ma kata ka tuo owuok to ginya bedo motegno ma tuono koro ok nya nego gi.

Ma en pith mar otungu. Japur koseloso puothe kata ndalone maber ainya tokao otungu tochuoe loo ochuoyogi e len mondo nafas obedie. Kosechuogi kamano toketo negi pii. Oketoni gigo nyaka yud pii pile ka pile ma onyalokao paip motuch mathisothiso toyuayogo pii makironegi pii sesemoko gokinyi, sesemoko godhiambo mondo omii otungugi otii maber. Yath be nyakogonegi ma katuo nyalowuok to yadhno konyogi tuono ok kethgi ainya.

Ma en tich mar thieth. Laktar kata koseom jatuo e osiptal. Laktar pime kendo ng'iyo tuo maengo nogono. Koseng'eyo tuo ma en godo nogono tokao gimoro kae topimogo chunye kaka chunye goyo. Kosepimo kaka chunye goyo to onyalo lerone ng'atno ni nigi tuo mane kuom timo kamano. Katonyalo kao sindan tochuoego totero topimoni jalno nigi tuo mane kosepim bong'e tuo ma jalno ntiego tikonyo jalno kuom miye yedhe manyalo konye tieko tuono kata manyalo konye duoko rem mar tuono ka poni tuono oken manyalo thiedhore.

Ma en kitambulisho michiwo ne jogo ma thothne oero dhie pinje maoko okogo. Iyudoni kitambulishoni oting'oga nying jalno, oting'o dueche modhibedo kanyo. Lureni odhibedo dueche adi kata wige adi to bende oting'o ma odhi dhiego, pinje ma odhi dhiego. Onyalodhi Uganda, onyalodhi Tanzania. To kitambulisho nogoni ntie gi sechege ma okotii ma ka jalno sechege ma bede pinyno orumo to pod en e pinyno, inyalo kaune chik katinyalo make.